Kaitiship nanu enabaye oleng' amu ore tenewueji naa adolita oltung'ani otii enewueji naaijo olchamba noore ele tung'ani egira aibung'ita olchembe neeta nkabuut naijo ore enewueji negiraasishore ketii enkare oleng'. Neaku adolita ajo ijo olchamba ele lounishoi naa ore ele shamba teneunishoi naa enkare ebukokini imutaroni peetum aaima ketuu anaa ore intokitin naauni tenewueji neenkare orpaipi eitumia neaku eboluni ake enkare tolpaipi nejing' asuj kulo mutaroni. Neaku ore pesuj kulo mutaroni nelotu ninye ele tung'ani agiligilaki metujing'a kun'de wuejitin. Neaku embaye sidai oleng' amu ore esiai eunore neembaye sidai oleng' amu ore eunore naakemiraa osina nemiraa esumash tiatua ngang'itie. Amu ore enedukuya ore entoki pooki niun aarpaek, eengano, aampoka naa kenyai naji tolmarei lino neng'as aaku keishunye esumash tilo marei. Nitoki aaku ore nitelekua anaa teninoto nkumok naaimirr enchoto nitumoki ainyang'unye intokitin naaji nimindim atuuno. Neaku idolita naajo enetipat enabaye oleng' naakaitiship nanu oleng'. Neaku ore enadolita ele tung'ani kadolita ajo esiai sidai easita neesiai naitishipisho oleng'.

Ore ta enaiko panya enawueji na kadolita ntokitin are adolita mukateni aa nchapati nadolta mpoosho ore enedukuya kangasa alimu eninko teniyier kunapoosho ore enapoosho ino teniata empoosho enedukuya na ingasa ayier mpoosho minkarangaduo ana kulie puka neakubingasa aitokitokie matejo tosai are ashu sai are onusu ore peindip aitokitokie nidotu nitumoki naaduo sasa aikarangaa, indim aikaranga tolnyanya kitunguu, eilata nipik naijo entoki naijo peindip nintoki alotu ayier naduo mukateni inonok teniyer amu kadolta ana mukateni inonok na lasima peiata enkurmazsukari, shumbi nimpiurj enaduo kurma ino aisho metotona tosai nabo anaa dakina tomon uni ningasa aikanda ninkausha naduo maukateni inono ore peoku nincho duo mitopiha penyo nilo aitoosh impoosho enkima nirumokibainosa enaduo daa ino na kitobir osesen ore menikateni na energy

Ore taa tenanu naakanyorr nanu enabaye oleng'. Naa kuna sababuni ainei ajo kanyoo peyie anyorr ena baye. Ore enedukuya ore tenewueji naakadolita iltung'ana laaijo kegira aitadou ilolan terori. Neore kulo lolan ogira aitadou naa ilmatunda yoloti anaa watermelon nadolita sii nkitunguuni, noore watermelon neembaye sidai oleng' amu ore enedukuya ore ena water melon naaindim naaji aawa ang' openy niloaisho nkera inonok netum atam. Amu kenya ninye eton eitu enya endaa nenya eidipa endaa anaaenya pooki saa ake nayou. Naore watermelon naa nabo olmatunda naore oshi ilmatunda naakeretu osesen loltung'ani amu keilepunye ninye enedukuya osarge neaku embaye naji sidai ina. Neitoki sii aaku ore kulo watermelon einyang'u oshi intasati naata inkibandani ore peinyang'u naduo tasati naata nkibandani nepuonu ninche aadung'dung neaku keetai eh inchot naakemiri shirini engai amisini mpaka nebaya mia anaa emirr ninye ele full pookin. Neaku ore naji idolita ajo ewueji neng'as iltung'anak aatumie iropiyani amu elotu ninye enatasat aibrokasu neinyang'u paakelo amirr ore naduo ropiyani naatum nelak isile eeiking'a ore naatelekutua neayie ntokitin ang' neaku idol nai ajo keng'as ailepunye maisha enaduo tasat natii enkibanda netum inkera enyenak entoki nanya tiang'. Neaku nena taa sababuni ainei paanyorr nanu enabaye oleng'.

Ore taaena enabaye neenetipat oleng' temuruang' naa ore peenetipat, enetipat tengaraki kunaoitoi: ore esiai naifugai ilukunguni tiaang' neembaye etipat oleng' neembaye naretu olorere tiatua laduo marei. Ore tenifuga lukunguni neembaye sidai oleng' amu ore enedukuya ore naduo lukunguni nemeata sii duo garama sapuk oleng' amu borake teneshetaki enkiti wueji neirrag, nishetaki ewueji naji netonie teboo peemeitanyamal olmotonyi nkaashuin kutiti, nishetaki engaki ninyang'aki sii endaa noore naduo daa enche nemegarama siiduo naji sapuk oleng'. Neaku entoki sidai naji tenias naa teniloatum naduo lukunguni inonok teneisho oleng' naaitum iropiani kumok oleng' amu imirr naji ilmossor nimirr tiai rishata lukunguni ate naaitum iropiani naji niasie kulie baa tiatua enaduo ang' ino. Neaku enetipat neenabaye oleng' amu ore enedukuya naing'as atum iropiyani, ore sii engai naakenyai dii duo naduo lukunguni tiang'. Tenelo naji niata sheree nimiyou ninyang'u intare naa nkineji naanyai naayieng' ake naduo lukunguni inonok unii anaa imiet nenyai, nenya nkera inonok ata nkolong'i nemeetai impoka tiang' neaku embaye naji sidai ena oleng' temuruang'.

Enetipat enabae oleng ore enabae na lukunguni kuna nagirai aifuga na ore lukunguni tenifugae na embae etipat oleng amu ore enedukuya ore lukunguni na ekisaidia amu ekungasa aiki irmosor na ore laduo mosor na iasie ntokitin are indim atimira laduo mosor nilepa sinye ormosori ata nchilingini tikitam emiri ormosori obi neaku tenimir nai irmosor tikitam nilo atum nchilingini miai onguan na indim ainosie sukari, ninosie osabuni ninosie majani neaku idolita ajo ekingasa laduo mosor aisaidia aa ore eniare ore laduo mosor na kidim nkera inonok ainosa tiang ainosie mpuka amu ingasa ayier laduo mosor ninkaranga ninosieki orgali esaa nemeetae impuka ore si tena kulo mosor ns kidimi aitokitokie nenyae tedekenya anaa breakfast nkera neaku idolta ajo ingasa aitaa iyie endaa towuejitin are ore enkae ore kuna lukunguni teneaku ketubulutua na indim atimira naduo lukunguni nitumie ropiyani amu ore lchogooni na imir mbaka enchata neaku tenimir lchogooni ora imiet ninoto nkiek imiet neaku idol tiinye ajo kelelek kinyangaki lukunguni mbaka nikinyaki ntare nelak ropiyani esukul onkera neaku idolita ajo embae etipat oleng na enetipat peasi ena bae.

Ore taa enkisuma nainoto nanu naipirta esiai eunore tana esiai enturore naewuo naitobiraki esiaia ai na nchere kaibung oshi nanu esimu aai nainguraa kuna api naisumiasha oltungani na indim nai atijinga niyolou esiai eunore, kaitumia si oshi entoki yioloti ana artificial intelligence a AI neaku tenintumia nai inatoki e AI nqa indim ake ataasa ejitore pookinnaipirta esiai enturore akaidim nai atejo amaenkop naijo ena kakwa baa ishaakino paamun atan naibishaakino naun amu ore nye nai tina siai e AI na indim atayiolo ajo ore tenarishata na inarishata oshi etumoki echan na enarishata metii enchan neaky oreerisha nataa kelotu enchan pitum atipika kuna masaa inonok enkop, atum si nanu enkisuma eimu wuejitin nali enkitengenarem nayau serkali na kihusiana enkiremore neaku teneponu oshi neponu aifundisha olorere na kalo oshinanu inewueji patum enkisuma esiai enturore neaku inaoshi nanu ainotie enkisuma esiai eunore.

Ore enduaata aai naa kajo nanu, embae ina sidai oleng' naa embae naaji nalo nisaidia olorere. Amu ore tenkopang' naa keetai oshi intasati, iltururi lenaboishi tesiai ekulenje neeku ore enaduo siai enje kibunga nje nemir kule inje, nibunga naai intasati naara tomoniuni ore inaduo tasati nepuo aaku ore peetum iropiyiani enje, ninyiangakino intokitin eimu kulenje, ninyiangakino inkishu neeku ore lelo tururi naa kaidim atejo iltururi sidan oleng'. Ore sininje tootalsati, naa kepuo nibunga ibiasharani nemir inkishu ore peetii obo lenye otii abori nishangakini menoto sininye intokitin, neeku esiai sidai ina, neeku ore entoki naidim nanu atiaki kajoki ake eendelea aas ina baye amu enkias sidai neenkias nalo aitubulaa ilo turur lenje naa enkias nalo aretu sininje menotito ina siai sidai oleng'. Neeku nejia naai nanu aidim atejo.

Ore taa tenanu naa kesidai oleng' tenilo aya esile naaji nigira apik esiai olchamba. Amu ore esiai olchamba naa kaidim atejo keetai imbukunot are, amu ore toonena pukunot are, eetai enkiremore niremisho airem endaa, neetai enkiremore naaji niata inkishu. Neeku aisidai ake naaji tenilo ayau nena ropiyiani esile, nilotu aitobirie olchamba, amu ore entobirie naaji aasie esiai olchamba, naa ekiretu naaji nena ropiyiani oleng',amu teninkasa aau iropiyiani nijo ainyiangu ilasho ninjo naaji olari ore ijo alo amir iladuo asho linono ninito faida, ore enaduo faida ino, nintoki aasie aitoki ore nena ropiyiani eikinga nishuk. Nitoki sii aaku teniun olchamba tenesha paa ilpayek ituuno ore ejo alo aishunye olari tenaa nusu olari nitekesa iladuo payek linono nilo atum faida sapuk oleng' kushinda inapa ninterunyie tedukuya. Neeku kaidim atejo nanu tenipik ake duo oltungani imbarakinot sidan, amu metaa ilo ayau iropiyiani esile nilotu anya enjeto niasishore enjoto kifaa ake duo pee iyasishore amu nakata naa itobirari ina siai.